Somanet noton nebo soet ko kikobunji komonut kot mising en kasari kipsomaninik choton chechang ko ki koboisien soet kosomonen ago ki kotoret icheget en komoswek Che terter ak ngalek Che terter en kila ak kila tuguk Che terter Che yae kipsomaninik angot ko Ma boisye soet ko makyin ge chepkondok choton asi ibo soet anan si inyoru boisiet noton nebo yuton kora soet komoche itindoi simoit anan kit noton neboisien ichuten soet asikobit inyoru tuguk choton Che boisien ane komochome aboisien soet

En Iman ko ngalek choton chebo sitimok ak oratinwek ii ko kit noton nekikoim mengik kot mising nyolu kechob oratinewechu ak sitimok en yoton olin bo gaa asikobit kotoretok bik ak komaimak ngalek choton chebo oratinwek ak sitimok ii ko nyolu kochob serkalit noton nemingin nebo emoni bo Kenya ako noton ne nyolu kochob ii ko kandoindet noton nebo serkalinito miten kandoik choton Che kikilewen ii asi koyaiywech kasiniton anan Che kigochin rabinik asi koyai kasiniton nebo kechob oratinwek ii ak sitimok en oliton bo gaa ko nyolu kemwochi ichek asi ko taban rabinik chebo kasiniton

En Iman kochang Oratinwek mising Che imuchei inai ile nyigis chito ago terter oratinewechuto kotienge chito noton ne kokere ko nesomanat ko age kobo olin bo gaa ko terter Ole kertoi bichuto bik chechang ko chome koker olon ko koet moet komuche konai bik kole nyigis ako kora olan kakonam chito kongung kila betut subuhi imuche kenai kele nyigis chichoton kora kimuche keba sipitali koba kenyor takitari asi kobimanin ak konai angot ii nyigis ago oret noton ne kararan ii ko keba sipitali

En emonito nibo kasari ko ki kotesak moswoknatet ab kasari ngo tesetai kobendi betusiek ako en Iman ko ki kocham bik chechang koboisien moswoknatanito bo kasari en kila ak kila kongeten lagok akoi bik choton Che echen koboisien lagok kosomanen ak koboisien bik Che echen ketuiyen anan koib katuiyet ko noton ko ki kocham bik koboisien wifi kosir boisiet nebo simoisiek amun wifi niton ko kimuch keibun baka olemenye Anan pilotit noton ne nengung ako kararan kot mising wifi niton iboisien ichut soet ak ngalek choton Che terter chebo simoit ako kararan kora wifi amun rahisi beinyin

Chang bik en emoni Che tindoi kewelutik en borwekwak ako nyolu ketoret bichuto bichuto komuche kotindoi kewelutik choton Che kikisiktoi anan ko kewelutik Che kinyoru kotesetai ak sobenyin koimutik choton Che bune bik yon moe konyor konyoiset ab borwekwak kot mising komuche komanyor bichoton rabinik anan chepkondok chebo konyosenywan kora anan ko kewelutik Che tindoi en borwekwak ko choton Che uueen Che mato ingen takitariek ko nyolu en ichek koba baka sipitalit noton nebo barak asikobit kimuch kinyaa icheget en kororinindo ako kimuch kora Imuch sipitalisiechoto ko kali ako maimuche konyor kanyaiset

En emoniton nibo Kenya ko kiagas bik chechang kot missing che kikogetgee anan kikobargee akobo mionwokik choto chebo kobwotutik agandan motoche bik kongalalen mioniton nii ko nyumnyum kobar bik mioniton yon konyor chito noton ne tindo kobwotutik chechang. Ko nyolu kotuyo bik kipagenge ot betuy agenge en wikit asikopit kongalalen ak kongololchidos akobo ole tesentai en sobenywan kotoreti chito ngalalani en Iman ak komuch kocher inendet tukuk choton cheime en muguleldonyin. Ko noton nii kotoreti inendet sikotestai komie ako mabwat tukuk cheyache en kobwotutik.

En kasari anan en emani po petishechu ko kikoyan piik che chang' kopaishen simoshekwak agot en sapenywan anan kokeren kararanindo ap porto. Ako amun kikotesak muswoknotet ap kasari ak chang' tuguuk che mi soet i, ko en iman kikomukak kepaishen simoit inai anan ipaishe simoit en ripetap gei nepo porto. Ako imuchi inai olan mami komye porto anan olan mapendi komye karatik en portong'ung. Ko notok ko kikotaret piil che chang'. Ko notok ko makarwk che chang' anan piik che chang' che paishe kochatan che tindai rapinik amun piik chepa ng'uny ko ma imuche ko paishen kou ni. Ko pa kelchin missing' en sapet ap kipkosope.

En iman piik che chang' ko kikopaishen anan kokol konunotoik si koba tililindo. Ako si kokon kou ni ,kokachin mornoshek choton che terter asikoyai kasiniton po kokachi konunotaik. Piik choton che chame kokon konunotaik en emani pa Kenya ko, en iman, ko kandoik choton che echen che tindai chepkondok choton che yamatin. Kora imuchi kokachi meng'iik ap Kenya konunoichotok chepo kamanut. Poishoni ko kikotaret piik anan meng'iik chotok po emani pa Kenya amu nyorune kelchin ngikachi konunotaik chuton ako imuchi kopaishen anan kotechen gei eng' kila ak kila ako noton achame kot missing'.

En emoni bo kenya ko ngandan machang korik choton chebo soet en yuton enan en kokwenyun nii komiten choton chetuten ako loen kot missing. Korik chuton chubo soet konyolu ketes akimuch kinde. Komoswek choto cheterter ako en Iman kotesokse muswoknoniton nibo kasari komokingee bik chechang koboishen soet kot missing. Koraa asikonget boishoniton an ketoret konget soet en kokwenyun anan en korenyun koyoche kochutyi sirkalit noton neo ak nemingin asikopit kinde tukuk choton cheterter cheu mashinishekab soet asikotoret kokochi mengi olibo oloton soet noton neyamat kot missing.

En Iman ko ki kotesak bik Che yoe kasiniton anan kokochingei kobosok miandap kabwatutik amun kararan ange ngololchige ak kecherengei en saisiek tugul memuche inai ile ngo ne tindoi mianito bo kabwatutik ako nyolu ingaloji chitugul kogerge asi kotoret ichek kotesak en kila ak kila en koroni ton ninyun ko bik choton Che Chang Che yaei kasiniton bo kengololchigei ko kwonyik ak bik choton Che mengech ko ki kotoretok ichek ako ndiger bik chechang kasari chebore miandap kabwatutik ko kwanisiek ak ptoik amun mongolchinge kora bo ko boisioni amun imuch inai chi tuguk chebune ak itoret inendet

En kasari ko ki kobunji komonut kadisiek choton en emoni ako amun ki kotesak moswoknatet en emonito nibo Kenya ko baishen bik chechang kadisiek en lipanetap ab tuguk Che terter mo en kanyoiset inegen bo komonut kora keboisien kadisiek Anan kadit chito iwendi olebo kanyoiset amun imuche kotoretin kolipan pilisiek choton Che terter Che kamemuche ilipan en saisiek choton ako ki kotoret bik chechang konyor ratutiet noton nebo lipanetap bilisiek choton sipitali ako Imuch ichek kolipan rabinik choton Che miten en ratutiet en kila ak kila ko tuten asikobit kotoretok en betusiek tugul

En kasari en emoni bo Kenya ak emotinwek choton chebo sang ak emotinwek choton Che echen kosir niton bo Kenya ko bik chechang kotindoi konyoik kwak chebo korikwak ako kikosir kasisyek ako bichuto ko bo komonut amun mo ko tugul Ole miani ko toreti ichek olon kabit kit nebo maana olon kamian chito komakinai toreti ichek amun nyolu kouniton kotindoi kanyoiset en korigab bik amun tindoi ichek ko moboisien kasit neo keba baka sipitali asi keba kinyaa chito kinyoe en yuton ago kora en bik choton oosen ko Kararan kinyaa en korikwak koma oldo age kinyaa ichek kot mising

En bik choton chebo emoni bo Kenya konyoru bik chechang boisionik en soet ago ki kotoret bik chechang kosoman ak ko maba baka sukulisiekwak konyor somanet en noton resop ko ki korinda tuguk chechang komonyor bikap olindo boisiet noton nebo soet ne ki kotoret bik Che Chang kot mising neta en emonito bo Kenya ko Ma oldo tugul ye ko konyor moswoknatetab ab kasari ak kotindoi soet noton amune bik choton chebo resob komuche ko matindoi simoisiek Che chuten soet ii imuche kora kimatindoi sitimet memuche kochachen mashinisiek Che kichuten soet

En emet noton nebo kenya ko mioniton nebo malaria ko miondo nengoi missing ako ne kotko mokirib komuche kopeten chito sobet en chokinet, kou miten kenyishek choton che kikim mioniton nebo malaria ako kichang kot missing tukuk choton chekebore mbu cheibu mioniton ko chang tukuk missing anan koborunoik cheimuche inai ile kanamin mioniton. Netai ngonamin maleria ko itindoi anan woo maat en borto kot missing ne ndimiii koo ikose ko kaitik kot missing anan ndimiii asista ikose ko. Koraa ,mioniton ko yon itindoi ko imuche itindoi anan ichorirenot en borto.

En sipitalisiek chechang en emoni bo Kenya ko lazima anan nyolu komiten mashinit niton ne kebimonen rwaet ab korotik en borto amun en sipitalit age tugul anan iniwe sipitali ko bo komonut kebiman rwaet ab korotik asi kenai angot kotestai bortangung ko chome ge netai asi komi mashininito ko kebiman korotik kimuche kenai kot komi komie muguleldo kot komi kobire korotik komie yon momi komie muguleldongung komuche kobire mutyo mutyo anan kobire kochokyin kotienge kole kaimin ne ko noton kobo kamanut kebiman kou niton ago sipitalit age tugul kotindoi koroito

En emoni bo Kenya ko ki keesyo kot mising akobo yatitaetab tibik ako kikinam keesyo yatitaetab ab tibik keny mising nekit kobek kenyisiek tiptemu amune asi keesyo yatitaetab tibik ii ko kimuche kosirto chechang yon kiyotito ako bik choton Che kiyotito tibik ko bik choton chebo gaa ko kimuch konamda mianwogik Che terter yon kiyotito ako kora Imuch kotumda korotik Che Chang yon kiyotito ko noton imuche kotumda korotik chechang ak kosirto komakinai ko noton kiesyo kanyoik ak kokwet kole manyolu kiyotito tibik en kokwet ak angadan kikiesyo komiten bik Che ungjingei kota keyatita

En emonito nibo kenya ko kokobunchi komonut mornet noton nebo miendap borto en emoni, morna niton ko kokoib kit noton nekikuren SHA ako toreti ako toreti mengik choton chebo emoniton nibo kenya en tukuk cheterter .Koroito bo muswoknotetab kasari nekibore SHA ko kotokeibu oino koibu kondoindet noton nebo emetab kenya kole sikotoret bik choton chemengechen nia chemotindo rabishek choton chechang cheimuche kolibonchigee sipitali. Komonut nebo SHA niton niii ko toreti bik choton chemii ngweny kolipan bilishek choton chebo sipitali chekonyikisekitun ana chemaimuch kolipan ako noton nii keliponi ko.

En kasari en emoniton nibo kenya ko kokwo barak muswoknotetab kasari ako kikotoret sukulishek en tukuk cheterter ako imuche koraa ko kikobar kipsomaninik en sukulishek cheterter. Boishetab soet en sukulishe ko kikotoret mwalimuek ak kipsomaninik konyor tukuk choton chesomnin cheterter en yuton nii ak koraa kotoret ichek konyor tukuk choton yon kaim kokere en yuton .Koraa imuche ko kikoyai kobutyo lok amun yoe lo konaita ko koboishen soet en kila ak kila akomoimuche koboishen anan kobwat koyai kasinywan komoboishen soet ko noton komuche koyai lokok kobutyo.

En emet katukul noton nebo kenya ak en komoswek choton cheterter en emoni bo keny ako kikoyan bik kole bo komonut tililindo ako bik choton chebo konyoiset ko choton bik chekisomanchi ko kile bo komonut keyai boisheta tililindo en korenguny ak en kokwotunwek kwo kotililit kot missing. Ngalalet noton nebo tililindo en kokwotunwek ko asikonai kole nyolu chito korib olemenye ak olenekityin ak olemenye en oret kotililit akosto siratik asikopit kopit koristo noton nekararan kot missing olon mii bik korengung ko noton kotoreti kocham bik kokwet tii akotesetai kipagenge komabit koimutik alak tukul en bik, ako noton ochome kot missing amun kararan en emet.

Kampunishek choton cheu safaricom ak airtel ko kampunishek choton cheechen kot mising emoni po Kenya echen kampunishek chu kotiengei ichek chekikotes musongnotet ap kasari eng emoni ak kikong'et icheget ibu soet en meng'ik choton chebo emoni bo Kenya tukuk choton cheimuch koyai kampunishek chu en biik anan ko toret komuchei kokoch chii anan kotoret biik kosomesonchi laak anan kotoret sukulishek choton chemi emoni kokochi ana kotekchi kilasishek choton chebo kipsomaninik akokochin tukuk che ter ter chemakchinigei en sukul nywan

En iman ko emoni bo Kenya kasari ko kokotesek tuguk chechang' missing kotesetai kowendi betusiek, kounoton kotesak boisionik cheyoe biik ako terter boisionik cheyoe biik imuch koyoe noton chito baetab kiagik ako toreti inendet en tuguk choton cheterter, ingobakobai teta konyorjigen keljin chebo chego, tuguk alak ng'obakoalda, kora kiptang'asinik choton chebo kiagik ii kobo komonut kora en chito noton neboe tuchuton, amun ptang'asini chuton ii ingobeni komuche kiyum ak ibokinde olda agenge oleimuche kinde teret noton neimuche kogon gasit noton nebo biogas noton nekimuche kilal en gila.

Moshinishek choton cheimokchinigei yon kiminsei ko ter ter kot missing kotiengei kasit noton nekeyoei yon iteme mbaret netai anan koyon keiputen pandek ako imae item konyolu itemen torokta asikobit kotemak komie akobolgei komie mbaret kora ko imuchei iboishen moshinishek choton cheu pumpishek ak mukomboik ak tukuk chotok alak chechang asikerip mashinishek chuton konyolu ingitaren kasit iun mukomboik chuton ana karik chuton chukeboishen komie koistogei murindo akityo ilit icheget akinde mwanik asikobit komanam kutuk tuun iboishen kora

Asikoribok chepkondok koui kot mising ako ter ter oleriptoi chito chepkondokchi en biik choton chetokomengech anan neranik koui kot mising korip chepkondok kwach amun tindoi tukuk choton chemakchinigei koyai ako tuten ropinik choton chetindoi chetos nyolu keripei tukuk choton chekiyae asikerip chepkondok netai koimuchi iyai kasit noton anan inde kasit ropinik choton chetun kokonu ropinik choton che chang kot missing noton kotoreti korip rapinik kora imuche iip ropinik koba benkit noton nichome ana necham iboishen asikobit kokonorun ropinik mpaka betut noton nekemokchigei ako kararan noton kot mising.

Kampunisiek choton cheuu safaricom ih, ko kampunisiek choton cheechen kot missing en emoni bo Kenya. Eecchen kampunisiek chu kotienge icheket chekikotes musuaknotetab kasari en emoni. Ak kikong'ete icheket koib soet en me'ngik choton chebo kenya. Tuguk choton chei much koyai kampunisiek chu en bik ih anan kotaret komuche , kokachi anan kotaret kosomesanchi lakok anan kotaret sugulisiek choton chemi emoni ih. Kokachi anan kotekchi kilasisiekchoton chebo kibsomaninik ak kokochi tuguk cheterter

Eng' Iman ko aa kabotindet noton eng' emoni bo Kenya ko amuchi asom rapinik choto benkit noton neachame kot mising ako nyolu atindoi tukuk cheterter asi asom chepkondok en benkiniton noto ko aa kabotindet ko asiasom rapinik eng' benkiniton konyolu komi kiit neiboru kole atindoi mbaret noton ne ayoen kasit noton nikamwa ako kora konyolu ko aa meng'indetab emoni bo Kenya asiamuch asom rapinichoton chebo kabotishet imuche kotoret serikalit kabotik choton cheterter kokochin ichek katoldoleiwek anan ko tuguk choto cheterter cheimuchei kotoretengei ngoyoe kabotishet niton

En kasari en emaniton po Kenya ko kikochang'a SACCOs en olitan amenye. Ako chang' kompunishechuton amun kora kikochang'a kapatik en ole amiten ako terter kapatik chuton. Tuguuk che nyalu koyai SACCOs aikopit kotaret piik choton chepo korenyun i anan choton kora ko pa kamanut en kokwenyun i, konyalu kochap rapisiek choton che imuchi kosam kapatik anan meng'iik choton chepo olitan i che muchen kotareten gei. Imuchi ko kamache kominsa anan ko kamache kopai tuga choton cheoa cheko komuchr kotareten ichek. Amun tareti ichek komoten tugun che koromen yan iyae kasiniton amun ma piil tugul che imuchi kikachi rapisiek.

Chang tukuk kot missing che kokotoret kipsomaninik eng somaneng'wany ako ter ter tukuk che ko toret kipsomaninik kotienkei ichek oleyopu amun alak oleyopu ko matami somanet akomi ng'weny kanetishet nywan kiit netai ne kokotoret kipsomaninik ko kikochanga konetik choton chenyorchingei en kila ak kila kiit kora neko toret ichek ko konyo soet eng emoniton nebo Kenya akomiten tukuk choton cheter ter chemuche kochuten soet akosomane ichek konyor tukuk choton chikaimi imuchei koboishe simoit kochuten soet akochut kilass koboishe soet

Boisiet anan kasit noton neimuche kobosok ngomiten moshinishiek choton chebo mbar ii komuche kobos biik choton cheyoe kasit anan chekiisir kasit en mbareng'ung, ako ngandan ibe ana yoe kasit ab bichu ko chokyin kasit noton nebo mbar moshinishek kosir biik, noton kora ingeboisien moshinishiek kora ingomi biik ii komuche koyoe kasisiek alak ako wendi kasit mutyo, noton moshinishiek ko kikogon konyumyumit kasit missing ako ter ak ingeboisien anan koyai kasit biik, kora en resop komi kibagenge komuche kobwa biik asinyokotoretin ak kasit neng'ung.

Chang' kot mosinisiek kot missing' che kikepaishen en mbranyun. Ako mosinisiechuton konyae kasishek choton che terter en mbarenyun. Ne tai, mosinit ne kikepaishen ko teretka. Mosininiton ko pa kamanut kot missing' yan iname iteme mbaret amun taretin kotemak mbaret ko chulak. Akp noton imuchi iminse anan imin tuguuk en chakchinet. Kora mosinit ne kiapaishen en mbraenyun ko notom nepa nganuuk. Mosinini ko kikotaretech kot missing' ko pos kasishek choton che chang' che imuche koyai piik ak eut amun mosinini kotareti koput nganuuk eng' chakchinet.